Mbica ĩno ĩrakorwo ĩkĩonania mahiũ mũthemba wa ng'ondu. Ng'ondu nĩ nĩ mahiũ mũthemba nĩ mũthemba ũmwe wa mahiũ ũrĩa aũkoragwo na raithi mũno kũrĩithia, tondũ ndũkoragwo ũgĩbatara hinya mũingĩ wa mũhuko nĩguo gũkorwo ũkĩhota kũmarĩithia. Nĩ kũrĩ mĩthemba mĩingĩ ya ng'ondu, no rũrĩrĩ-inĩ rwa gĩkũyũ, he mĩthemba ĩrĩa ĩkoragwo yendekanĩte mũno, nĩũndũ wa magongona marĩa ĩkoragwo ĩkĩhũthĩrwo kũruta, ta rĩrĩa mũndũ arathiĩ gwetha mũtumia, nĩ akoragwo agĩĩtio ng'ondu nĩ bamĩrĩ ya mũtumia. Kwa ũguo, ũrĩithia wa ng'ondu nĩ ũkoragwo na bata mũno tondũ, mũtumia akoragwo akĩgũrwo na ng'ondu. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio, ng'ondu nĩ ikoragwo ciĩkĩrĩirwo mũno rũrĩrĩ-inĩ rwa Gĩkũyũ. Oho ng'ondu nĩ ciendetwo mũno nĩũndũ wa nyama cia cio. Nĩ mahiũ mamwe mataikaraga mũno kuuma ma ciarwo nginya kũgimara, kwa ũguo, wĩkũrĩithia ng'ondu mwaka ta ũmwe ũguo, no ũkorwo wĩna mbeca ciaku kuumana na nyama, iria ũngĩkorwo ũthĩnjĩte na kwendia na ũkorwo ĩkĩendia ng'ondu ĩrĩ o ng'ima ũguo. Ng'ondu citibataraga kũndũ kwĩ mbura nene, kwa ũguo ona kũrĩa kwĩna ũnyihu wa nyeki, ng'ondu nĩ ikoragwo igĩka wega, na ĩgakorwo ĩkĩnyihĩria mũrĩmi ngarama ya gũkorwo akĩrĩithia. Oho, ng'ondu cia kĩndũire, citikoragwo cigĩbatara kũgũrĩrwo irio cia nduka-inĩ, na koguo mũrĩmi ũtarĩ na hinya wa kĩmbeca no akorwo akĩrĩithia ng'ondu na akorwo akĩona kĩndũ angĩcokia mũhuko kuumana na ũrĩithia wa ng'ondu icio ciake.

Mbica ĩno ĩrakorwo ĩkĩonania ciana ciana kana arutwo a cukuru, kũringana na mbica ĩno, arutwo aya kana ciana ici, ciĩ handũ kĩharo-inĩ gĩa cukuru, macemanĩtie handũ ha ũngĩcoka gũcũthĩrĩria, nĩ ciana cironeka ciĩ na gĩkeno mũno, cikĩoneka cikiina hihi nyĩmbo, oho, ũngĩcoka kũrũthĩrĩria mbica ĩno, nĩ ũrona atĩ aya nĩ arutwo a cukuru wa ĩmwe wa mabũrũri ma Africa, gũcemania gwa ciana gũcemania kana gwĩtĩkĩra gwa ciana ici gũkorwo cigĩũka cukuru, nĩũndũ ũrakorwo ũkĩhe mabũrũri ma Afrika mwĩhoko mũno, gĩthomo gĩa kwĩhe ũgĩ, gĩagũkorwo tũgĩtwarithia maũndũ maitũ na mbere, tũtagũkorwo tũkĩhoka mabũrũri ma rũraya mũno. Oho, thirikari nĩ ĩhotorete mũno gũkorwo ĩkĩagĩrithia ihoto cia gĩthomo, nĩũndũ wa gũkorwo ĩkĩgaĩra mũbango-inĩ wa mbanjeti yao gĩthomo mbeca nyingĩ, ona gũtwĩka kwĩrutĩra kuumanaga na wendi wa mũciari na mwana, ciana nĩ irakorwo ikĩĩrwo kana ikĩmenyithio atĩ gĩthomo nĩ gĩa burĩ koguo makorwo magĩthiĩ magĩtĩkĩra gũthiĩ gũthoma. Mwana rĩrĩa athiĩ gũthoma nĩ akoragwo na ũgĩ wa kwĩyendereithia kĩmũtũrĩre, agakorwo akĩ akĩrĩ na ũgĩ wa gwĩka maũndũ make na akona ciringi yake ĩngĩkorwo ĩkĩmũteithia hau hangĩ mũtũrĩre-inĩ.

Mbica ĩno, nĩ ĩrakorwo ĩkĩonania matunda kana irio iria ciumĩte mũgũnda, na maũndũ marĩa mabata haha nĩ gũkorwo tũkĩmenya ũrĩa tũngĩkorwo tũkĩharĩrĩria thoko, nĩguo citikagĩe na gĩko kũrĩa tũrathiĩ kũiga indo ici tondũ nĩ irio cia kũrĩa. Wakerĩ nĩ gũkorwo na gĩthomo kĩrĩa kĩngĩtũteithia gũkorwo tũkĩmenyerera indo ici citigathũke rĩrĩa twaciruta mũgũnda-inĩ, tũgĩcirehe gũkũ thoko-inĩ nĩgu tweterere agũri. Nĩũndũ wa gũtwĩka ici nĩ irio cia mũgũnda, tũngĩaga gũcimenyerera gũcirora na ũbacĩrĩri mũnene, no ikorwo igĩthũka na rĩrĩa mũrĩmi arehe irio thoko-inĩ ciakorwo igĩthũka, nĩ akoragwo agĩthiĩ hathara nene ya mũhuko tondũ nĩakoretwo akĩhũthĩra mbeca kũrĩma, kũrĩma, kũgetha na kũrehe irio ici thoko-inĩ, na matanya make makoragwo arehe irio ici thoko-inĩ cione mũgũri na cikorwo cigĩthira ciothe itagũthũka. Koguo rĩrĩa mũrĩmi akũrehe indo ici na akorwo atarĩ na ũgĩ wa gũcimenyerera itigathũke itanagũrwo ciothe, nĩ akoragwo agĩtara hathara nene mũhuko-inĩ wake, na rĩrĩa mũrĩmi atara hathara nĩ akoragwo akoragwo hihi akĩrikĩra ngombo-inĩ, nĩguo akorwo agĩcoka kũrĩma rita rĩa kerĩ mũgũnda, kana hihi agate mwĩhoko na ũrĩmi, na rĩrĩa mũrĩmi agũte mwĩhoko, bũrũri nĩ ũkoragwo ũkĩũmĩra, tondũ kwĩragwo mũrĩmi nĩwe ũkoragwo ũnyitĩrĩire bũrũri, rĩrĩa bũrũri waga irio, bũrũri nĩ ũkoragwo ũkĩũmwo, kwa ũguo ũndũ wa bata mũno nĩ gũkorwo mũndũ akĩmenya ũrĩa angĩhota gũtu.

Ũngĩkorwo ũkĩrora mbica ĩno, nĩũkwona mũirĩtu ũrũgamĩte mũgũndainĩ ena mũtambo ũrĩa ũrahana ta wagĩkorwo ũgĩthima tĩri, ningĩ mũgũnda ũyũ nĩũkoretwe ũkĩoneka ta ũrakorwo ũgĩitĩrĩrio maĩ, dalili ya kũonania handũ harĩa mũgũnda ũyũ ũrĩ nĩ handũ hakĩrĩ homũ kana hataragĩkorwo na mbura ya kũigana nĩũndũ mbicainĩ nĩũgũkorwo ũkĩona mũberethi ũrĩa íũragĩkorwo ũgĩitĩrĩria mĩmera ĩno maĩ, wakerĩ mũirĩtu ũyũ ũrũgamĩte mũgũndainĩ ũyũ nĩarakorwo akĩhana tarĩ mũtaramu ũũ nĩ kũringana na mĩtambo ĩrĩa akoretwe agĩkua na ibuku rĩrĩa akoretwo anyitĩtĩ guokoinĩ gwake, hihi mũtambo ũyũ noũkorwo hari wa gũthima rĩera kana ũgĩkorwo ũrĩ wagũthima tĩri, hihi ũigũ wa tĩri kana ũnoru waguo na ibukuinĩ rĩrĩ rĩake nĩagũkorwo agĩkĩyuiria maũndũ marĩa agĩkorwo akĩona kuuma kũrĩ mũtambo ũyũ. Kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu ya tekinorojĩ ya ũrĩmi nĩ gũkoretwe kũgĩteithia arĩmi mũno mũno kũria mĩgũnda ĩtakoretwe ĩgĩkinyĩrwa nĩ mbura wega ,haha mũrĩmi nĩekũhota kũmenya ũigũ wa tĩri wake na akorwo akĩbanga mũno wega maĩ magũkorwo agĩitĩrĩria mĩmera yake, haha mũrĩmi ndagũkorwo agĩte mĩmera yake kumana na kũma nĩiũndũ wa tĩri gũkorwo kwaga maĩ kana kwaga kuihũga, kwoguo nĩ harĩ bata arĩmi gũkorwo makĩhĩbĩria tekinoronjĩa ciakĩrĩu gũkorwo nĩcikũmateithia gwĩthema na hathara cia ũrĩmi.

Tũtambi na tũrũgi nĩ tũkoragwo tũkĩgũmĩra mĩmera ya arĩmi, na tũgakorwo tũkĩgũcũngĩrĩria hathara nene harĩ ũrĩmi. Mũrĩmi agakorwo akĩrikĩra ngombo-inĩ, na agakorwo akĩremwo nĩ gũkorwo akĩenderea na ũrĩmi wake. Kwa ũguo, mũrĩmi nĩ abataire kũnyita itemi harĩ gwĩthema na kũhũrana na tũtambi harĩ mĩmera yake, na gũkorwo akĩruta ũndũ ta ũyũ, nĩ gũkorwo akĩĩruta njĩra cia kũhũrana natuo, ta rĩrĩa agũkorwo akĩmenya kũhũthĩra ndawa cia kũhuhĩrĩria. Agakorwo akĩmenya nĩ ihinda rĩrĩkũ abatiĩ gũkorwo akĩhuhĩrĩria ndawa ici, na kwa ihinda rĩigana atĩa. Oho, no abatiĩ gũkorwo akĩmenya nĩ ndawa ĩrĩkũ ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩhuhĩrĩrio harĩ mũmera, na nĩ ũndũ wa gũkorwo tũtambi nĩ twa mĩthemba mĩingĩ, na ndawa nĩ cia mĩthemba mĩingĩ, agakorwo akĩmenya nĩ gatambi karĩkũ kaninagwo nĩ ndawa ĩrĩkũ. Haha, mũrĩmi nĩ agũkorwo agĩĩthema na hathara ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩgĩcũngĩrĩrio nĩ tũtambi tũtũ gũkorwo tũgĩthũkia mĩmera yake rĩrĩa ĩrĩ mũgũnda-inĩ. Mũrĩmi nĩ abatiĩ gũkorwo akĩhĩmbĩria tekinoronjia ya kĩrĩu, na mĩtambo ya thimũ gũkorwo agĩĩthomothia maũndũ ta maya, to gweterera rĩrĩa ataramu a ũrĩmi moka kũmarorera mĩgũnda yao nĩguo makorwo makĩoya njĩra kana mĩbango ya gũkorwo makĩhũrana na tũtambi ta tũtũ. Mũrĩmi nĩ we ũbatiĩ gũkorwo akĩrora mũgũnda wake, na kũoya ikinya rĩa mbere rĩrĩa akorwo agĩcamania na tũtambi ta tũtũ mũgũnda-inĩ wake, kũhũthĩra wega tekinoronjia ya kĩrĩu gũkorwo akĩĩruta.

Kũringana na mbica ĩno, na ũingĩ wa andũ, arĩa amwe maroneka me raini-inĩ na amwe maikarĩte thĩ, kĩndũ kĩrĩa kĩrakorwo gĩgĩthiĩ na mbere haha nĩ gũkorwo gũkĩandĩkithia aikia a kura. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũgĩkĩka thutha wa mĩaka ĩtano, o thutha wa mĩaka o ĩtano harĩ bũrũri wa Kenya. Gũikia kura, kana kwĩyandĩkĩthia ta mũikia wa kura bũrũri-inĩ, no nginya ũkorwo wĩ na mĩaka ikũmi na ĩnana, na woete gĩbandĩ gĩaku gĩa thirikari. Haha, mũndũ nĩ athiaga kituo-inĩ, agakorwo akĩyandĩkithia ta mũikia wa kura kũrĩa angĩkenda gũikĩria kura yake, nĩguo akaheo kamweke ya gũkorwo agĩcagũra atongoria arĩa magathĩ kũmũrũgamĩrĩra mĩaka ĩtano ĩrĩa ĩngĩ ĩgũka. Haha, mũndũ nĩ akuaga gĩbandĩ gĩake, agakorwo akĩoywo kĩrore na agakorwo akĩoywo mbica yake ya ũthiũ, na marĩtwa make agagĩkorwo akĩandĩkithio. Agakĩandĩkithio gũtuo kĩrĩa agaikĩria kura nĩguo mũndũ ũmwe ndagagĩkorwo agĩikia kura maita merĩ. Gwĩkagwo ũũ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ũici wa kura nĩ wakorwo ũkĩhotomio na atongoria arĩa mangĩkorwo mabangĩte gũkorwo makĩiya kura, matinakorwo makĩona mweke wa gwĩka ũndũ ta ũcio. Ũũ, kana ũndũ ũyũ ũngĩkorwo ũkĩgacĩra aikari a bũrũri nĩ makoragwo magĩcagũra mũtongoria ũrĩa meeyendeire na ngoro na agagĩkorwo agĩthiĩ kũmatongoria mĩaka ĩtano ĩrĩa ĩngĩ ĩgũka.